Etu aikata alotie nkari enkima namayoloo tanaidim atumoo ticket enye te mtandao kake itodua era naboo enkarin itum akee nematatuu te mtandao indim ake abaki atumoo ninye.

Kore neikonii teneilepunyekii ng'ilata eltung'ana naa teneisomi ltung'ana usaidiz eloo dawa shii lojii family planning, itodua ltung'ana kumoo naa kedoltaa anaa keitornoo inia tokii nedoltaa anaa kear keitaruo sesenii lenshee, Nejaa taa eikoni tene teneilepunyeki ng'ilata eltungana.

Kore inia najii Kengen Foudation, naa keyeu metaa keata lomon pooki loipiritaa inia kerai , naaku inia toki peeyeu ninyee metaa keboree inia ardasi nemebore ake lkigerot lemeata maana, keyarii metaa keiput lkigerot loipiritaa maisha einia kerai, peetumi aisomaa tesukuul.

Kore ltung'ana lenkopang' naa nkariak elariak entumiarii nkatitin kumoo naa itodua teneitibiri chooi naaku keleleku amu meitokinii abakii apik loloo chafui lkulie lakirding'aa nemepiki nkoloo leloo ariak naaku meitoki taa moyanitin adokii inia aree.

Todua ncheriani e sirikali naipirita remore, naakeyiri metaa kore lolo dawai loremi nenia swum tanaa si abaki ntokitin inono ata, nkaitubulu, keyiari metaa kesupat lodawa loitibirino te mberot naatana meyiari metaa ketaroyie, nemenere sii peremi ntoki naremitoi ldawa sapuk, ldawa oririkino ake eyiari peremi.

Kore agira arau ropiyanii ketii ntoki naitashe teboo oleng mokure apaa epuo shilinginii neti ltung'ani limiyoloo itodua tinijoo terewaa ropiyanii niking'az aitodol nkarnaa enyee nikirawakii tanaa kedede iyeu nirawakii inia ampaa niking'eroka ropiyani tanaa iyeu nimbelekeny nampaa ketii taa nampaa netii nkarnaa elo tung'anii lirawakitaa.

Kore temperot natulusoiye indim apa atarawaa ropiyani netii ltung'ani linoo liyoloo nintoki atoki alej iloo tung'ani mpaka mikitarawakii netii dei abaki lemerau itodua taata mpaka nikintodolii nkarnaa eloo tung'anii pitum atarawakii shi ropiyani itodua abakii taata ropiyani nitipikaa nampaa ng'hai shi najoo ldukai till number mara nampaa eltung'ani kakee ake till dua piipik inia ampaa keidimi atushuku mara anapa aaitodua ake piipik till shiling'inii nepuo ake etuu neja.

Keata laramatak dupotoo tenemirakii ntokitii enshe ltung'ana lataana alang' teneitalang' lpolosien amu kore laramatak naa meata nenia masaa naidip atarapuu siom enshe mpaka meitalang'a lpolosien meata dei abakii mpalaa naa itodua peejo intalang'a ntokiti enshe lpolosien naa keitorogonyii oleng' alang' tenemirakii ake ltung'ana lotaana lodolitaa notum ninshe aitalang'a lpolosien eyeu maate.

Kore kuloo ltung'ana ojii irburukani le reemore naa loloo ltung'ana loreem soum etupoo sukulini naisum lkitaarini le soum. Todua lkitaari le soumii naa mee nyoototo ake te lchooni niang'asu areem nkit'eng tana areem nkeer. Keiyeu meetaa keisomi neiyeloo ng'oji naaremi ana keerr tana nkiteng' neiyeloo ng'oji neaa , neiyeloo ajoo akaata eyaa loo ldawaa pee ishuuinye. Naa itoduaa tana kuloo ojii irburani lonyooto ake neerapuu ldewa nereem tana shaake fenyee natining'o ninyee ejii keishuunye loo ldewa.

Kore siai lenenia milioni unii naa peinyeng'unyekii mbukui naisomaree nenia keraa neinyeng'unyekii abakii silahanii naitumia ltung'ana tanaa lkitarinii, lmaalimoni neinye nelakieki abakii leloo maalimoni loisomitaa nenia keraa. Kagira nanuu ajo inia ake siai enshe.

Ee kayiolo ajo indim ainoto nduat e kotini tormutandao, todua nekwe naa lolo omonshi likudol, matejo tengata e ndung'oto e kurai, nukudol abaki e todolni te tivini, keti abaki narauni te simui, keti abaki ng'oji enje ake naa todua payie ilo niyia nitum nduat enje, e lolo arikok lenenenia kotinini, tanaa sii abaki mbaa naigeroki taapa naipirita ake nia kotini.

Kore ovacado naa keisaidia sesen oleng' keisho sesen masaa supatii nareree moyaritin naa itodua piing'ur keyai oleng' tenkopii eboo itodua peyai tenkopii eboo nukutum shilinginii, kutum ropiyani ltung'ana lomir notum ake abaki sirkalii ekenya naasie siatin tanaa nkitibirataa elbarbaranii nyang'unoto endaa nemeatai teloshoo lang lekenyaa keisaidia abaki lairemok amuu keilioyuu lkazii lenshee notumii aipoto teng'hoji naboo neteyolounyeki.

Kore leloo aramatak kutitii naa keidim ninshee sirkalii ateretoo aishoo ropiyani naasishere itodua ninshee naa keata ropiyani kunii nainyeng'unye nkunii tokiti naa itodua peejing'ung'u serkali aang' atua naa keidim aisaidiai ninshee ateret ninshe neishorii ropiyani, ropiyani kumoo natumie abaki sokonini enshee maate.

Etuu aikataa aitumia inia najii Itax alak kodii aai naa mayeloo retetoo enyee kaata akee nduata ajo kemanikii nalo naitumiaya nayolou retetoo enyee inia kataa Kore te taata naa kuntumia akee kodi keti naitumia lipa na mpesa keti naitumia nkulie kodii kumoo kakee etu shaake adol inia najii itax